Gini nikod nengo kaluwre ni en chiemo mitiyogodo ne jodak ma alworawa. Mar ariyo en giminyalo usi sama osetegno to koseuse to iyudo omenda, omenda inyalo puonjogodo nyithindo, inyalo loyo godo dichni mapile ka pile e odi kacha, omiyo en gima nikod nengo ahinya.

Ka aneno gini to gima biro e pacha en weche mag pur to gi tuoche machando cham epuothe nikech karango it obokeni to it obokeni ocham kata otruch otuchi gi gimoro mamae en achiel kuom tuoche ma chando cham epuodho.

Gik man kod nengo kae gin njugu, oduma, soya, dengu, oganda, ng'or, mchele kaachiel kod oguniache moketgiegi.

Hangona timo tijni noyudo ka aja mbalariany to kanatemo mokwongo to nobedo matekna kendo jokma ne wangodo grubwa ema noyombi. Ne wakier ng'enywa to kuom hawi marach ni hinyruok to nokwahinyore an napodho apodha gi siandana to nokahinyora.